Ũrĩmi wa mũingĩ no ũteithĩrĩrie rĩrĩa, tondũ rĩrĩa andũ mekũnyitana aingĩ, rĩrĩa andũ mekũnyitana aingĩ nĩmakoragwo na rĩciria rĩnene, tondũ nĩmateithanagia nĩgũkorwo andũ mena, mena ikĩro itiganĩte na mena ũmenyo ũtiganĩte. Andũ, o mũndũ angĩũka na rĩciria rĩake rĩa ũrĩmi na ũríĩ ohĩgĩrĩire ũrĩmi-inĩ, no mahote gũka na riciria rĩnene na rĩmateithĩrĩrie ũrĩmi-inĩ, ũndũ ũcio thirikari no yone he hahũthũ kũmateithĩria na ũndũ ũrĩa mangĩhota ta kũmahe mbeca kana indo irĩa mangĩbatara ũrĩmi-inĩ wao. Thirikari ningĩ no ĩhote kũmacokanĩrĩria me ngurubu na ĩkamahe mbia ta ngurubu, gũkĩra gwetha mũndũ ũmwe, mũndũ ũmwe, ĩni.

Indo cingĩgakinyĩra mũgũri nĩcikoragwo cia kuoya ihinda, indo iria cigũrĩtwo kumana mabũrũri ma nanjaa, nĩgũkorwo rĩrĩ, indo icio cigũkinya bũrũri-ini citanakinyĩra mũgũri, mũgũri atanamba gũciamũkĩra nĩciambaga gũthũrimwo kana nĩcikinyanĩire ikĩro, kana nĩ njega kũhũthĩrwo nĩ mũgũri ũcio wakuma bũrũri ũyũ witũ nĩ, cikaraga tondũ nginya no nginya cirorwo kana nĩcirĩhĩirwo magoti marĩa mabatarĩkanĩte, kana nĩcikinyanĩirie ikĩro, koguo indio icio, naci he rũhonge rũthorimaga kana indo icio nĩciagĩrĩire kana nĩcikinyanĩire ikĩro, koguo indo icio nonginya cituĩke cia kuoya ihinda cingĩgakinyirwo nĩ mũgũri wacio.